Ore ebata naitiship tenasiai naa, olturrur arashu enchama tenijing',neponu nkolong'i nikilaki nena pisai arashu nelotu enkata ino naisho enena pisai, naa enetipat. Ore enkae, naa entoki ninchinta tenkaraki esiai nitii. Nikinchori ena cheque, aigeroki iropiyiani naaba esiana, ninchinta nilo ebenki alo aitau. Ore enchipata arashu ebata naitiship ena, naa tenibol biashara, arashu tenijing' atum shares enkampuni arashu olturrur ogira aendelea.

ore entoki nagira asa tene naa kadoolta notebook ,nadolita iropiyiani nadolita irkigerot, loihusu oltung'ani arashu esiana oontokitin naainyang'ua, naigeroki tina notebook ore kuna naa intokitin ninyang'ua niger pee itum ashoo olanyiang'ani ololo anyang'u iropiyiani esiana.

Ore ena naa esiai oonkipandeni, ore esiai oonkipandeni naa enetipat te murua arashu tooloshon pookin. Ore olosho le Kenya naa kesidai teniata oltung'ani oitabayie ilarrin tom oiset odukuya eniata enkipande pee kiyiolouni ajo ira o citizen le Kenya amu ore ena naa kitayuni tenkata esiasa nishore iltung'anak esiai oonkipandeni arashu nishore kila emurua enaa ilchifi arashu ilbalozini mitasheiki toomuruai aishooyo nkipandeni ore ena paa enetipat naa kakincho shomo inkuapi arashu mkauntoni naapaasha tolosho le Kenya nemiata enikisumbuaa ashu mikiimbung' irpolisi arashu sirkali.

Ore ena naa money exchange yeloti anaa enkibelekenyata ooropiyiani, ore ntokitin natii ene naa mbenterani napaasha oonkwapi eboo ,ore kunaa naa mbenterani naarikito embentera eyues, nebaiye te abori ebentera e canada etii sii atach netii start exchange ore kuna naa ekeitodolu ereshio naibelekinyeji iropiyiani to nkoitoi napaasha omurrua arashu nkwapi eboo kulingana enaa reshio enye oo ntokitin naata.

Ore entoki nagira aasa, naa obo, obo yoloti anaa Owino eiriwakaki impisai. Ore kuna pisai naa ine silie nairiwaka enkampuni e Education Board, ore kuna, naa impisai naishooyo nena ampunini arashu naishooyo imbenkii etaa oltung'ani oishirikia oninche, niaku karibu oninche aas esiai oninche arashu ias inkulie siatin ebiashara, nedoli account ino ajo kegira aas esiai o ropiani. Neaku te nindim aisilenu, naa kekinchori tecondition nishukunye with interest arashu ishuku too too nkolong'i doropu nipon inkuti ropiani shumata.

Ore ena naa ormatundai obo yoloti enaa ormaleng'e. ore ormaleng'ei keuni too nkatitin enchan sapuk naa enebulu netum arashu nebulu mokori sapukin. Ore ele ore eyiarare enye naa kitauni nkinyat, nitauni ina peku natii atua neshumi arashu neloi pee euni too nkulie katitin. Ore ena naa keyeri sana sana aishorie nkera kutitik enaa endaa nenya sii iltung'anak botorok aitushulaki nkulie daikin. Ore ena enkitobirata enye kelo ina peku neeku enkae peku nauni taisere too nkolong'i naaponu.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa olturrur. Arashu enchama oltung'anak. Arashu, iltung'anak oetuo aaku tenebo, nitobiri account ebenki, nepiki ilchumeta lenye, tonkoitoi napaasha. Idim iltung'anak ataa Ore ilchumeta naa, iloonkajijiki nasheti, logarrin, lonkilani, lekule, lodaikini akeyie napaasha, kepik iltung'anak arashu eponu iltung'anak tenebo aitobir intokiting naijo kuna, nisaidia ate maate, ayayie silen, tobenkii, toltung'anak maate, peponu kuna tokiting' aisaidia badaye temaisha.

Ore paa enetipat ana te Kenya arashu te murrua arashu te loshon pookin, ore ena naa yioloti anaa KRA ore siaai enye naa keitasheki ltunganak peaku elak silen arashu kelak yeloti anaa tax naitasheki sirkali, ore nena naa mpisaii naitau ill'airitak arashu laasak le sirkali ltunganak maa taa otobolo mbiasharani enye sapuki neya sirkali mpesaii anaa percent nepoi airagie peaku mpisaii naasishore sirkali arashu neshuku aisaidia oloshoo.

Ore ena naa yioloti enaa kapshi. Ore enikoni tenitobiri ena, naa keng'asi oshi aun empeku. Ore peuni empeku, nishori nkolong'i nara esiana arashu lapaitin, arashu wikii, metubulu, nikomaa atum nena kera arashu netum lelo mosor. Ore kulo mosor, naa ninche endaa nakesuni amiraki olorere, arashu inchooyo enaa musaada temurua, arashu incho keon, arashu ilo apik ang'. Ore ena, na kitobiri tonkoitoii napaasha. Keeri nenyai, kidimi itobira nepiki store pemirakini iltung'anak, idim si aitobira metaa olchumati letaisere lino, arashu limiraki likae tung'ani, arashu iya osoko.

Ore kuna na iyiolot ena inchapatini, ore inchapatin enkitobirata, arashu enchoto ashu enaikoni tenitobiri, na keyau oltungani enkurma enkano, niyier enkare mitotua penyo nintushul, nipik enkiti shumbi, nikipik enkiti ilata, nibunga ina kurma ninganda, nitumoki ayau orokio nipik enkima metapejoyu, nibukoki enkiti ilata, ore ake pirowuaju nipik ena duo kurma ashu enaduo shapati nindipa aikaa.

Ore eninko tenintobirr enaa naa kaintawu irpaek arashu kaiun ilpaek te season enchan nincho metubulu nenap inkerra ore peoku nitau orpaeki eton eshal, nikess nipik atua enkima, ore nkima nipik naa nkuk narook ,kepok inkima olkeek, nintua inkuk ninteleki esekenkei abori arashu metonya nena kuuk nincho orpaeki oshal meilang'ulangayu, ore sii te muda naa ekiti ooldakikani tomon arashu tikitam nitau eoo neaku keinosayu.

Ore entoki nagira aasa tekuna pishai, naa eyiarare odaikin napaasha. Ore idaiki natii ene, naa keteyiara oltung'ani obo arashu iltung'anak kumok, tenkarriyiano enye. Ore ena, na ketii supu, ketii ormushele, ketii nkiri, onkulie daikin ake napaashari. Ore kuna, na keyieri oshi tenkata esupukuu, neyieri tenkata e graduation, neyieri tenkata enkiama, arashu eyieri tonkotelini. Ore kuna, na kemiri tonkotelini arashu tobiasharani.

Ore ena, naa orgali. Ore eningo tenintobirr, naa kainok enkima. Ore pepok enkima, ninteleki emoti, nipik enkare naba enaa eniyieu arashu nikintusha yie, arashu enaitusha iltung'anak liyiarakita. Niyau ebakit enkurma. Ore enkurma, na enkiding'oto orpaek eimu emashini. Nilotu ainuaya inaare. Ore ake pitokitok, nibukoki ina kurma. Ore pibukoki, nibelekeny, arashu nintushul, aipil mpaka neshula, nibung'a neeku orgali.

ore ena naayioloti anaa chemist ore ena naa entoki emaana arashu entoki etipat tolosho, ore pee eyauni ena atua nkishu naa entoki, nayaki iltunganak eramatere, arashu baata nasioki, arashu nataana, ore maana ena arashu enkishaa ena teneyauni emurua, keeku mitoki iltunganak aing'oru intikiti naapuoiyie arashu mtoki iltung'anak aing'oru igarin, needoriki esafari keeku ketaana tenelo oltung'ani metuudi arashu aipimi, tenkaraki meisidai osesen lenye. naa ina muhimu ena torkijiji arashu temurua e pooki tung'ani.

ore entoki nalotu ndamunot enadool enaa. naa nkatitin apa maisha nagol natulusoitie, wore ena naa nkatitin apa nadol ilalashera ilchoreta arashu iltunganak lamanita eimita nkatitin nagol tenkaraki moyiaritin naata obo lenye ore kuna naa ntokiting arashu entoki nemengúarayu toltungani ore emoyian naa entoki nayaki oltung'ani minoto enkata nagol maisha nimidiim oltung'ani atangúara. Enadol ena naa entoki nemang'uer ang'uaraki oltung'ani aashu kewon amu entoki nemesidai te maisha neaku naijio inaa nalotu ndamunot nidamu wuejitin nagol

Ore ena naa esiai enkiremore, ore esiai enkiremore keikiti torkijiji arasu temurua nang'uaa amu eton eitu ibung' iltung'ana maana enkiremore. Ore esiai enkiremore naa entoki etipat temurua, niindim ataa toltung'ani makewon. nikisaidia iyie, idim sii atabolo sokonini tenkaraki enkiremore, naa indim sii ataa oltung'ani oishooyo anaa musaada aret kulo lemeeta. Neeku ore ena naa esiai neton etii kuum te murua ang. neeku keyieu ilaisumak, nitoton iltunganak ashu ntoiwuo ang' pee eliki maana ena.

Ore enkinyang'a ng'ejuk, neeta imboi are; eeta entoki sidai arashu olola sidai otijing'ua tosokoni lemetii oshiake. Eetai sii oloshiake ola etadoyie taata e`mbei. Ore olola oshiake otii osokoni tenedoyio e`mbei, naa ekitegemea oloshiake amirani tenelo siinye aitau tembei nalelek, neloru taisere nemiraki orkastomai lenye toompisai naatii abori. Ore eng'ejuk, naa kejing'u osokoni tenkolong' edukuya, aa ketii shumata arashu abori, naa ekaimpepeles orkastomai teneosh esimu, niliki enikunaki pee inyang'u, niliki enelo amir tenaa olamirani sininye liaishoto, niutaki nintaarriyian eniko tenelo amir. Ore inoshiake naatii osokoni, ore olainyang'ani ng'ejuk enelimu enkinyang'a ng'ejuk eneikunari, naa akaintaarriyian, niliki maana eina toki teninyang'u arashu tenelo sininye amir tiai wuei.

ore kuna naayiolot anaa samakini, ore samaki naa entoki naitauni tiatua enkare neluai te nkolong metoyio, nedanyi enkoshoke pee etumokini aateyier teilata neitauni aapik osokoni. ore ena nataasa tiatua ilarin aare,,ore ena esiai naata dupoto neeta faida te biashara, ore ena peesi iltunganak kumok naa keeta dupoto, keeta sii biashara neeta irkastomani kumok. ore ena naa tenias oltungani naa ekiya dukuya te biashara.

Ore embata naitiship tena siai naa ore ena siai naa kenyor irmusung'u arashu iltung'anak oing'ua inkuapi e boo. Ore ena ore enkumoi oltung'anak oing'ua boo naa peeponu aadol irmasai arashu eponu aayolou aajo kamaa ena type arashu ena kanja oltung'anak naji irmaasai kai ikununo, kai etiu oltonei, keng'uar enkumoi oltung'anak pee eponu aapuo atua irmaasai. Ore ena naa embatishu arashu naitiship ena keeta faida, keeta iropiani, ke biashara sii naleng' enaa ake teneponu iltung'anak oing'ua nkuapi e boo apou amanaa adol ng'uesi lazima pee eponu adol olosho arashu emurua ormaasai. Kemirakini kuna tokitin arashu masaa napaasha te bei nagol, te bei natii shumata arashu te natii abori minoto arashu kemir oltung'ani kulingana enaa venye ninyang'ua ninye saen lenyenyek neyolo eniko teninyang'u arashu teneshuku impesai enyenyek enaa biashara. Kesidai ena, kitiship siinje kulo tung'anak teninyang'u entoki nemeeta pooki tung'ani.

Ore entoki nagira aasai teinewueji naa enkisuma, ore enkisuma naa kelotu too inkoitoi napaasha, kelotu egira aisum oltung'ani metayiolou maana e maisha, kelotu meisumi oltung'ani metayiolou kuhusu village arashu emurua orkwaak eneikunari, keisumi oltung'ani te sukuul meinoto eng'eno, Kisumu tayiolo arashu inoto enkaryano oo ntokitin nias taisere arashu nimbelekeny maisha ino ashu eninko pee ibolie biashara. Ore ena naa entoki e maana

ore entoki nagira aasa tene wueji, na ore ena naa egari, ore ewueji natii ena gari naa olabribabara. keidim aaku eewuo olopeny arashu olobo oreuta enaari anaa olderefai, eing'uaa inkuapi naalakua, arashu inguaa olosho olakua, eloito aiwueji ,nebau ene neiwuangie engari tolbaribara edou aisaidia kewon. idim aiwuangie iyieu nidou aisaidia kewon te haja kiti arashu idou atyangiyanga arashu arere enkoriong. ore ilarewak loo garin kebaya uiwuejitin neitashe oltungani ayeng'iyeng'a pee melo akie aitayu enyamali tedukuya.

ore empukune naijo ena ,naa keku empukune oo nkoitoi napaasha. epuku tenkata enkitubullunoto, epuku tenkata emuratare, nepuku tenkata olabrtani. neitoki sii apuku epoitoi aun ilmuran. ore empukune naijo ena naa kitodolu orkuaak looltunganak, araashu lemurua. eikunari nejia too nkuapi napaasha. ore ena naa entoki nagira enkisuma agilunore, tooo nkolong'i adoru na kegira alotu aiting' too nkolong'i naapuonu.

Ore pa enetipat ena temurua, arashu torkijiji, na ore ena na orkuak lormasai. Ore ele kuak, nentoki naendelea iltung'anak ai fundisha iltung'anak arashu ilooti ebulu, peyiolouni muhimu orkuak. Ore ena, naa entoki nang'uar iloreren. Ore iloreren lonkwapi pookin napaasha, keponu Kenya eponu adol ororei arashu eponu apuo emurua ormaasai, adol ajo kai ikununo oltonei arashu kai iko orpukunet lormasai. Nyorri si irmaasai tenkaraki iltauja sidan oata, orng'ur oishoorie intokiting enye. Ore ena, naa ebae neto egira aendelea temurua, arashu tomuruai pookin ormaasai, mpaka arashu meeta musho egira ena culture aendelea ailepu, kejing'ita atua iloreren pookin. Keton kigira aibung',tomuruai ang',nikiendelea ai elimisha nkera ang',kake peming'ua enkisoma.

Ore eisi ekeeya naa entoki nemeng'uarrayu ore ina naa entoki nemeetai hoo tung'ani onyorr pee emini obo lenye arashu obo lemurua ore sii esiai ekeeya tolosho loormaasai arashu te murua naa ore oloti lituemisho arashu litu itabaya ilarrin ooyieuni naa kenukari tinakata ake arashu tina olong' kake ore ilooemishote ootubulutwa naa kepiki enkolong' eneye aibirribirru nipangae pee etumoki inkera enye aataduai, ore esiai temueua arashu tolosho lormaasai naa ore keeya nemeng'uarri amu kepukoo iltung'anak nishiri, neparani lelo oiminie obo lenye aisho nkolong'i sidan arashu nelikini maisha enikunari.

Ore enjurrore ilomon torkitok lino ashu enibugie esiaaai naa ore inkatitin pooki naati orkitok lino arashu naa paran esiaai nitii naa iyaku oltung'ani makini igira ainining' enejo ashu intokitin naikilikuanu, nitaaniki niyiolou intokitin naas niyiolou enaiba wenanyor, niyiolou ajo kainyoo egira aikiluanu arashu kainyoo eyieu ore ake pee iyaas nena neyiolou ajo kanyioo iyasita.

Ore enkanyit niminyang'unoyu nemedumunoyu, nimikicho intoiwuo kake ekiutaa nikicho orkuak sidai , ore pee iyanyit iltung'anak kituak temurua ino arashu teweji pooki nilo tinilo eweji netii iltung'anak botorok teiyie, nintashe arashu nilo airoroki ore peee epuonu niche weji nitii nijototo aisho entonata ashu olorika niroroki tenkaina aitobiraki, nining'u enejito amu ore iltung'anak kituaak naa itung'anak ootabatie ilaein letirma, iltung'anak ootodua intokitin tedukuya , ore enkajit naa entoki sidai oleng'.

Ore ololan oiiny'anguni te murruaang arashu olola oiny'angu oltungani tosokoni arashu to olduka naa olulan opaasha, ore olulan oonyori naa olulan ooparanie ltunganak sokonini ainyang'u naa le indaa amu ore endaa naa entoki naa keyeuni anaake, ore ina naa maisha otungani ore endaa, nee entoki nainyang'uni inkakeny ashu kutwaa naanyei peishu iltungana lelo lulan le maana oepo ltunganak aaparanie sokonini anaake enee enkurrumwa, esukari, elata inchumvii na endaa ake iye entoki pookin naidimayu ake peenyei, ninye olula oparani ltunganak te murruang olduka.

Ore ena naa enkaji, ore ena aji neigerokino olmessage le USAID, arashu le nkampuni nabo yioloti naing`uaa Amerika, naisho olosho le Kenya musaada. Egira aishooyo or message le usafi ojoito esuja nkaik arashu entaas esiai e usafi enaake pee italam iseseni ildurruki arashu emoyian naapaaasha, etii sii irkiek etii irbuketi arashu oltanki.

wore ntokiting' nimiyiolou igira awosh esiana oo ndaiki niyieu ninyang'u wore entoki edukuya naa wore kuna tokiting' niyieu ninyang'u ning'as ayiolou ajo kebaa arashu kempisai ajaa wore ntokiting' aashu masaa naa kepasha imbei ketaii enatii embeii shumata netaii enati embei abori netaii enatii katikati wore engaee keyieuu sii niyiolou ajoo kebaa iropiyiani ninapita tolbene lino piyiolou enaa kitosha enaa ketii iropiyiani niponaa enaa impung'usa imali niyieu ninyang'u peitosha nena ropiyani peitum ainyang'u

Ore enaa naa enkopis, ero ena opis naa nabo iyoilo etii esirkali naing'or iltungana ashu naitetea maisha oltungana etiu ene etiu too nkuapi eboo , irkulie oshon arashu too losho le Kenya. Ore ena na enkopis naitasheki ee movement arashu elototo, enkidura oltungana oingua inkuapi eboo arashu iyie oshomo ai weji.

Ore tenekirikino ipik olaini lino PIN nasipa, arashu ipik nekirikino, niinok neeku kaiimita ing'olikinot naagol. Naa kaioshoki Safaricom arashu Airtel. Ore nena naa ilainini kumok arashu oorikito tekenya. Ore pee ioshoki Customer Care, nekisaidia nicho inamba inonok nekiutaki eninko tenintau arashu nimbelekeny ina PIN. Ore ake pee imbelekeny, nitumoki atipikaki kewan PIN nasipa.

Ore eninko tenilak empalai orpolisi piintumia eCitizen, naa kaa ilo ewoi e huduma center, ore piilo naa kiriwaa huduma center shomo ewoi netii irpolisi. Ore piilo irpolisi niliiki sababu nigira ayayie ina ardasi arashu ning'ira alakie ina ardasi, niyolou niliki ng'olikinot niimarita pee kitumoki ai saidia. Ore eninko enilak naa kailo aiger nena tokitin eimu eCitizen nilak nena pisai pee epuo sirkali.

Ore ena bae na kanyorr, ore ena bae na olkuak lang ilmasae, ore ena na entoki etipat temurua, kanyor olkishopei lomasae, kanyorr imasaa naata, kanyor si olkuak loota ilmasae openy, amu ninye engorr iloshon pooki, ninye engor olosho le kenya pooki, ninye engor ilkulie kuapi ebo, ore ilmusungu keponu iloibor enkop e kenya, neyieu nebeya emurua, olmsae pepuo adol olkuak lomasae nedol ajo kalo tonei eeta ilmasae, kenyor si nepuo aishop ilkarash, neishop imasaa naata ilmasae, niaku ore ena kanyor amu entoki etipat, na entoki emaana pee kibulu, na ninye kisuj kake pee mitungua yiok enkisuma.

Ore imabarakinot naitumiyai tolosho le Kenya ore yioloti enaa emurua ormaasai naa ekepuoi aadol entito, nitoki inoopeny entito aapuo aadol enkang' ormurrani netumokini ainosa enkaputi, ore peedung'i inkishu nelaki nepuo enkang' olayioni aapuo aipanga osirua, nelo ormurrani ariku oltung'ani laa ninye shepu irrkerra yioloti enaa bestman laa ninche oopuo aariku entito, ore pee etumi bestman neponu enkang' ai prepare arashu aing'oru esiai osirua netumi inkurman, nayakini inkishu naayieng'i netumokini aashom aatoriku esiangiki nedung'i inkolong'i.